Biik aeng' che kosyindos ak ko choronok che amei logoi kororye anan koboiboi. Tepchei kou yo kikoek keny kotuitos ako boiboi amu katuiyo rani, lakini kotuiyo rani.

Korok ii, lasima iib ngungunyek ip kepiman eng Lap sinai ile ngungunyeguk ko minutik ingiro che magat igol. Nebo aeng ii ial mbolea ak icheng bik che ingen kasitab minutik komie kotaretin.

Nebo tai korong eh konyoru chito omitwokik piasinik ko omitwokik chekororonen, nyanyek koraa tos ialde nyanyek ak inyoru chepkondok, kali nyanyek sai en soko.

korongii temishet ab geny komongeme muswognotet ab emet ako mongeme ngungunyat, ngunon kepoishen temishwt ab keng kongetu ngungunyat komii komie.